Ore entoki nayaua elototo e GYM ekemeekure apa eetaa iltung'anak masoesi amu meekure apa eeta enepuo iltung'anak, ore iltung'anak kumok naa ngarrin itumia, neeku meekure apa epuo iltung'anak toonkejek. Neeku ketoni ake iltung'anak netoni toonkopisi nepuoyie ingarrin, naa ina piidol oshi taata peenyorr iltung'anak aashomoita gym amu etaa naa ninye ake epuo aasie masoesi.

teniyieu nebik indamunot inonok aa sidan nipaashare irkeek pookin lemerai nipaashare ntokitin pookin niyiolo ajo kincho mafikira ashu ntokitin niyiolo ajo kikiyaki stress osesen naa kaitum Ilo sii niyas masoesi piiting mafikira nena ntokitin nindim ataasa pee mitum mafikira.

Kesidae oleng' tenitum orkitarri lino, eh openy, leking'uraa indamunot inonok, piyiolou indamunot inonok enegira aikunari tenkata pookin niyieu ning'uraa. Kake me mpaka ninyototo alo sipitalini. Keyieu ake na enaata yata olkitarri lino liking'uraa piyiolou enegira indamunot inonok aikunari.

kelasima piipikaki kewon mpango piiyolou ajo kebaa erishata oo isiaitin inonok peyie itumoki atipikaki kewon erishata oonjo niaku kenarikino niyiolo ajo kaja saai onjo naa kaja saai oo siaitin ina ake enkoitoi niindim aitorisioki kewon ee injo o enkata oo siaitin.

ore nanu naa ore isaai oshi nairura naa isaai ong'uan ake tenkewarie ore tenairura isaai ong'uan ore isiatin ainei naa kitobirari itu aikata aamitiki injo aas esiai ai kaas ake esiai naa isaai ong'uan sii ake airura tenkewarie.

ore teduata ai, naa kajo teniyieu mpisai esile, naa enkoitoi ooltururi, esidai. amu ninye naitasieku iroiyiani, naa ninye etii iltung'ana liyiolorere. neme sapuk interest ooltururi. neeku ine enkoitoi nalelek idim anotie mpisai naai esile.

Ore mbaa naishiaakino niata peyie iyiolou ilomonloipirta account ino naa mbaa uni ake. aa ore kuna baa uni naa inambai inonok enkipande, nambai inonok e simu o account balance ashu iropiyian natii ebenki tina rishata . niche ake ifaa nilimu naa ilimu sii tenkoitoi esimu niaku mmee lasima peyie ibaya ebenki.

meetae apa oarikoni tena rishata, ore apa tina kata itunganak eetae ilarikok e oitashekito nkabilaiti enye anaa apa ore toormaasae neetae loibon lenana neetae ilapa ,keji apa lelo tunganak best men and women loo mekatilili wa menza ,koitalel arap samoi lelo apa iltunganak oitashekito a nkabilaitin enye eton eitu eponu ilashumba aikonyaa enkop

kailiki ake oltung'ani otii ilo supuko loormaasay ajoki itamoo inyiang'u ena toki namirita tembei naje ore naa piiroro nirorie pee kidung'oki amiraki tembei sidai arashu tooropiyiani niata.

ore enkoitoi edukuya tenejing'u olomoni sipitali nelo reception yiolo piinepu oltung'ani otii reception neutaa ilo tung; ani le reception mehomo consultation room nepuo nelo alikio shida oonkera ashu emoyian naata inkera te consultation nigeri pookin neituri enepuoi aisho irkeek oishiunyie inkera.

Teniing'orr ena selenkei naa itodolu ajo keeta enyamali itodolu ajo keseja keeta indamunot neeku keyieu ning'oru embaata.

Inkilikwanu ajo kebaa erishata nabik ele betri, ashu nabikie ele betri enkima. Ashu kai inko pebikie ele betri enkima, terishata naado.

tenetum enkerai olirobi ore entoki nanarikino pees entoiwuoi naa peeduare orkitarri terishata nemiado peetumoki ilo kitarri atoliki irkeek oisho ena kerai enye peyie ishiu oloirobi.